Ũndũ wa mbere na wa bata mũno haha ũguo, nĩ gũkorwo nĩ haronania ũhoro wa ũtheru ũrĩa ũkĩmarora nĩ gĩko mararuta, ũguo ũkona nĩ marutĩte takataka na gũthondeka mĩtaro ũrĩa maĩ mangĩkĩrania wega, ũguo ũhoro wa gũthera na ũtheru taũni-inĩ nĩ ũhoro wa bata mũno, tondũ nĩ ũrigagĩrĩria mũno andũ kũrũara mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko. Ũgũo ũgĩkora kũndũ kũrĩa kwĩna maĩ marĩa mageraga mĩtaroinĩ a ta ciwĩnji, ũgakora rĩrĩa ĩtheretio ona ciana onacigĩthaka kũu ũguo gũgakorwo gũgũtheru andũ acio nĩmakoragwo magitĩrĩtwo mũno ũhoro wa ũgima wao wa mwĩrĩ magakorwo mĩikarĩre yao yagĩrĩire na mĩrimũ ĩkamĩeherera. Ũndũ ũngĩ, nĩ ũgakora atĩ nĩronania ũhoro wa ũruti wa wĩra ũndũ ũrĩ wa bata mũno harĩ andũ, mĩtũrĩreinĩ yao nĩtondũ nonginya ũrute wĩra nĩgetha wone ũboco na ũkorwo ũkĩrĩa, woguo rĩrĩa mũndũ araruta wĩra nĩũhoro wa bata mũno tondũ kũruta wĩra nokuo kwa bata mũno na nĩgetha wone gĩa kũrĩa no nginya ciakũruta wĩra na ũrĩa ũracokorania takataka agakorwo onake nĩ aruta ũndũ wa bata.

O mũthenya, mathibitarĩ-inĩ nĩ makoragwo na andũ aingĩ mũno mathiaga kũrorwo, na namba ya andũ arĩa mathiaga kũrorwo ndũngĩhota kũmĩtara nĩ tondũ, o mũthenya thĩiniĩ wa Kenya, thibitarĩ ni ũkore ũna araru kuma ta ngiri ta magana matatũ, ũguo ũkona namba ya andũ arĩa marwarĩte mathibiarĩ na arĩa mathiaaga kũrorwo o mũthenya, namba ĩyo nĩ nene, na thibitarĩ nĩ cikoragwo igĩteithia andũ arĩa me thibitarĩ, nĩgetha mahote kũhona, na nĩ getha kũnyihio, kana andũ mainũke, makenderee na wĩra wao wa o mũthenya, na nyingĩ , ũgakora andũ arĩa matiaga kũrorwo kwa mũhiano thibitarĩ ta ya Kenyatta, o mũthenya nĩ ũgũkora andũ ta ngiri, nĩ maingĩrire kuona andũ ao. Ũ guo ũgakora kũrĩ na andũ arĩa marathiĩ o kũu ũguo, ũgakora nĩ andũ aingĩ mũno, na o mũthenya nĩgũkoragwo kũrĩ na angĩ ageni, mararehwo marwarĩte okuo, thibitarĩ ũgakora, Kenya-inĩ, nĩ ciandĩkithagia andũ ta ngiri ithatũ, o mũthenyaa arĩa marwarĩte.

Wa mbeere, taũni-nĩ nĩ kũrahũthĩra tekinoronjĩ itiganĩte, kũrĩma tuge ta ngũkũ, nĩ ũkoraga arĩmi a ngũkũ nĩ marahũthĩra ndawa cia kũgirĩrĩria ngũkũ ciao nĩ tondũ gũtirĩ na rĩera rĩa kũigana, gũgakorwo gũgĩtheria rĩera, ningĩ ũgakora tekinoronjĩ, nĩ ĩkoretwo ĩgĩthondeka ũrugarĩ, thĩiniĩ wa ciugũ cia ngũkũ, ũguo ũkona taũni-inĩ tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie mũno harĩ ũrĩmi. Tuge kwa mũhiano andũ arĩa mararĩma indo ta nyeni kana indo ingĩ, magakorwo magĩtũmĩra indo ta tũngereni, kana tũtangi tũrĩa tũtũrangitwo tũgekĩrwo tĩri thĩiniĩ, kana taĩri, cigekĩrwo tĩri thĩiniĩ, ũndũ ũcio ũkona, nĩ ũkoretwo ũgĩteithĩrĩria harĩ ũrĩmi wa taũni, nyingĩ ũkona akorwo nĩ ta ndawa andũ nĩmahũthagĩra ndawa cia kũhũrana na tũtambi na indo ingĩ ta icio. Ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria mũno, handũ hagũtinda akorwo nĩta ng'ombe, handũ hagũtinda ũgĩthiĩ kũruta ngũkũma ĩmwe kwa ĩmwe, ũgakorwo ũkĩhũra ndawa na ngũkũma icio ciothe cigaitĩka. Akorwo nĩ ta mbũri, mũndũ ũrĩa ũigĩte mbũri taũni-inĩ, agakorwo agĩcihe ndawa cia tũgunyũ, agacoka agacihe ndawa ingĩ, kana agacihũra ndawa ta ya ngũkũma, na gutu na thuya ciothe.